Tuguk chemile bik en Yu ko agere Chito nikalach kabutit kabutit nebirir akotagu shatit koraa chichiton agere tuguk chenyalilen ak minutik chenyalilen chemi ngweny chekakimin en imbar agere kora bik chechang chemi taban yuno chemine minutik choton chenyalilen bichuton kora agere alak kokalach kabutishek chebiriren alak kotinye kabutishek chenyalilen

Tukuk chebokomonut en yuu okeree kiit netaa ko ng'amiet, bokomonut ng'amiet ndamun konech chekoo, kikee asikenyorun chekoo maran sikiyoen chaik anan keluu kouchoton, ng'amianiton kora keloen tukuk chechang ndamun inendet kokiim, kiloen tukuk chechang cheuu bandek anan kelean kurbet, kiit akee neboo komonut en yuu okeree kora takitari nerute ng'amianikan, maraan korute ng'amiani ndamun maraan kokomioni nga'amiani anan kokokirute asikoter mionwokik chemaraa kosich ng'amianiton, kirute asikobiit kotokosob koikeny, okeree kora biik takitariek alak chemiyuton yuton chenyoe ng'amiandaniton.

Kiit neteseta en yuu okere teta, tanyiton kora ko leel, tanyiton kora okere kanam biik maran ko biik konyoik chenyoe tanyiton, maran ko takitariek chebo twaa chenyoe tanyuiton, maran tanyi ko maran komioni asikikochi kerichek asikosob anan ko maran kokikochin tanyiton kerichek asikoter mionwokik cheimuch konam tanyiton anan ko maran tanyiton kora ko kokindechin kerichek chenemu tiongik chetinye en borto.

Boishet nokere en yuu ko boishetab konyoisetab nekoo, konyoiset akee koboishet nebo ribetab nekoo, konyoisetab nekoo koyoche kineet chito, yoche konai chito kerichek cheterter chekirutyin ngechiriet yoon mioni, maran komii kerichek chekerutyin siketeren mionwokik alafu sikomiten kerichek alak che kerutyin kora sikosob artet kora yoon komioni, kasit akee nokere en yuu ko ribetab nekoo, kineti chito korib nekoo konai kobai ak konai korib asimanam mionwokik cheterter.

Kiit neteseta en yuu okere biik chechang, okere kora ketik chemi taban chenyolilen, okere biik cheteleldos kotebotos alak, bichuton chutebotos komara ko kondoik cheterter chendochin emotinwek cheterter, bichuton kora okere olee kotelelio, maran kokomiten kasit nekoyoe nekakotar anan komara komoe sikonam koyai kasit bichuton, maran miten boishet nemoche koyochi biikab emet.

Chang biik chechome ngokaikab gaa, amun netaa ngokaikab gaa koui sikonam miondo, uii sikonam mionwokik cheterter, ngokaikab gaa kora komaui ribsenywan amun kiyote asikochengat icheket tukuk chekiome, moyoche kiolchi tukuk chkiome ngokaikab gaa amun omote tiongik chemiten timin tor korwo icheket ko kokobiyo, ngokaikab gaa kora ko banyekwak ko anyiny, toreti borto kora banyek chebo ngokaikab kaa, ngokaikab kaa kora konyikisen yoon kioldo, tinye rabinik chechang, mainikab ngokaikab kaa kora ko anyiny ngiam.

Obwote kiin oyoe boishoni netai, boishoni okere olee ngendek chekikimin chechang chekanamnge, kinoyoe boishoni netaa okere olee roisi ndamun kitutu ngendek kitiok ndamun ngendek icheken chemiten mbar, momiiten bandek cheime biik en yuton, koiku roisi ndamun ngendek icheken koiku roisi kitutu ngende chuton, kiit neui en kasini ko ndamun chang, kingete keyoe kasiniton.

Achame ndapai ngogaek ap panyek kosir ngogaek ap kaa. Yan kakialda, kesiche rabinik che chang' amun mara kepiman kiloisie. Ko ngebai ngogaek ap panyek ko nyigisen yen ki alda. Kesiche rabinik che chang' che much kilong'une ge anan ialen amitwogik che terter. Anan kelibani rabinik che ba tuguk che terter.

Kiit neteseta en yuu okere bandek chekororon, bandek chenyolilen en mbaret neo, akere kora chito nemiten ireu nekanam any kerichek, mii bomit kora ireyu, okere korokoni kerichek, maran komoche kobiit bandechuton asimanam tiongik cheterter cheimuch kwaam bande chuton, anan komara kobite bande chuton kora asimanam mionwokik cheterter chenome bandek chetere tun kebut bandek che chang, kerichechuton kora kotoreti bandek, toreti asimanam mionwoki chukan, kotun kekese kekese kesutik chechang.

Amitwogik ab ingokaik cheoboishien ko bandek chelakitartaraan. Bandek chekakiichilchil koik tartaraa ko mengekiitun. Bandechuton kora keboishien amun chutok chebitunotin atkan tugul. Tartaraa ichuton kikochin ingogenik, noitoo ingokyeet ngamun ikwam kokochin ingokyeet kokimiit ak kotes kora kiloisiekab ingokyeet. Rutu ingokyeet komie ingoam tuguchutok ako ui sikonaam miondoo ingokyeet ndamun tuguchutok .Amitwogiik chutok kochekikochin en gaa, makerkei akche kiole angot ko kaketestai kerichek anan tomoo ketestaa.

Obwote boishet netaa kiin oribe batainik ndamun kararan, batainik kora ko konech mainik, mainichuton komara kialda asikinamen mungaret, bataini chuton kora kobure amun motinye kasit neoo.

Tukuk chemile biik eng yu akere ikwek, ikwek chuton ko nyalilen che kororon ikwek chuto akere kora ale kakisemberji kokororenitu ikwech chuton akere kora ale kakinde toltolik asi koe chekitu ikwek chuton akere kora ale ikwechuto ko kakichobji imbaret nekwan ineken makimin ak tukuk alak.

Elekiomndo koroi kiune koroi asikoba ngatatek chekanam tabantaban, yekokiun kinde maa akerong'yi beek, yekokerong'yi beek kekany any kochumukan toor korur keker ineii kelee kokorur asikesut, yekokesut any kebakach kokaititit, yekakokaititit kebaal balelenik akiam neboo oriit.

Bo komonut koroi en bikab kokwenyun, ndamun koroi ingiam kotoretii bortoo. Tinye beek korotwechu che toretii bortoo, kokochin beek. Koroi kora komuch ingiam kotere mionwogik che terter komanam bortoo. Tere kora mionwogiik chemonome biik chekinomdogei

Boishoni where ngendek chekoketor ak kende kirait. Achome boishoni ndamun ngendechuton chekoketor, komuch kiyoo. Kiyoe asikiamdaa kimyet kebiyonye, ngendechu kora komuch ketoor asikialdaa. Yekakialdaa ngendechuton kesiche rabinik chekibooshien kiolen amitwogik anan kialen tuguk che terter chekiboishien en got. Ngendechuyon yekoketor kosogek chekokitoren koimuch kikochi teta, yakokikochi teta kotesoksei chegoo nekakwam. korotwechuton sogeek chekokitoreen.

Klit na nae eng yuu koo pilipilik, pilipilik chutak koo ngwanen pilpilik chutak kendoi amitwakik asikwonyinyitu nginde amitwakik pilipilik kotese anyinyinda pilipilik kora kotareti porta tareti porta sii manam piik mianwakik cheterter toretii kora kopare mianwakik chemite porta toretii kora kongae amitwaki chekakeam ing eng porta ab chito aketugul

Tuguuk chemile biik en yu ogere ingogenik chechang, ingogenik chuton kora ogere ole kakiger en got nekakimaal inaat. Maimuch komanda ingogenichu anan kotirirensoo komanda en yuh .Ingogenichuton kora ogere ale kotelelsii metoek ingogenichuton tugul. ogere kora tuguk Che songinindos, maran ko amitwogik ab ingikenichuton .Anan ko maran beek, chekokirongyii ingokenik chuton kora, ingokenik chuton kora agere ale kergei tugul mogere ingokyeet neter en yuton

Bo kamanut boisioni eng kokwet, ndamun ngerip ngokenik che chang ko konech maainik, maanichuton korok kiit ne tai maanik komuch kiam eng gaa, maanichuton kora kiame maran yon momiten ingwek kiomdoi kimnyet, maanichuton kora komuch keyaat mungaret asi kialda maanichuton kesiche rabiinik che chang chemuch kialen amitwogikab gaa anan ot keboisien rabiinichuton kelipanen rabiisiekab lagok chebo sukul, kiit nebo aeng kora ko ngokianiton kora komuch kialda ngokenik, ngokenik ngebai tatun konyikisit kioldoi asi kesich rabiinik, rabiinik che kiboisien en oratinwek che terter, ingokiet kora komuch keeny asikiam ndamun bendab ingokiet kiome ako anyiny kora, ingokianiton kora kotoreti piik en ele oo.

Ele kikonortoi biasinichuton ko much yo kakebol en imbar, kekonori maran ko yo kimoche kechoben keswek, kikonori chuton kora kindoi nuet anan kema en biy asi koyomnyo ngatatek chemiten, kindoi unuet kora ak kekonor en chago anan kekonor en ele maite tiongik che much kwam korotwechuton asitakobur koek keny kobai piik che chang.

Ele kioitoi boisioni en kokwenyun ingwek che kimine, kiole tenderek chebo gwechuton, ak ketutan en betit ak kinoki beek kila ak kinde suswek barak, ak kekany tatun korut, yan kakorut any kebolchi keringoik che chang, ye kakebolchi keringoik kinde katoldolik che toldole si korut koechekitu, ak kemin en keringoichukan, ak kenoki beek kila, imuch kebolchi ele miten bandek, imuch keminchi ele miten bandek asi ye kisemberi kesember tugul koboto bandek.

Elekichopto koroi en kaa kimine korong en betit chemengechen ak kekany totun koyechekitun kinoki beek kila, yekokoechekitun any kebalat bereisishek chekamin lainit, bereisishe chuton keminjin korotwe chuton ndamun nyolu kobur en lainit akenge sikoik roisi elekesemberto ak kekany totun kokongyo tukuchuton kebol any en ngweny.

Ole kinetitai chito komin rabwanik karok kiit netai koyache kebal imbaret koyang pereshishek chechang lakini pereshishek chutak komech ole kakiminchi ole kakiumchii ngungunyek koyotok ole keminchin ngaa ngungunyek chutak ole kakiumchi chenchang koyach kotaret rabwaniat asikotoltolit sikosich ole ichin rabwaniat yekakemin sakek kenimen sakek rabwanik chutak koraa kemine sakek kelumndate eng ngungunyek chekaitak tatun kaa konam ingony yee kanom ingony kesemberchi akekany tatun kakokony kebal yee kakorut komie kebal che toltol